Ore maana ena kipirta ashu ena aji naa ore ena teniing'or esidai naa factory naa ore naa esiai e factory naa peyie itobirieki ntokitin naaje naa sidai naa amu ekiidim naai ataa keyau production entoki ashu emasaai naje neeku ene maana oleng' factory .

Ore entoki nagira aasa naa ekegira iltung'anak lebiotisho ai dissinffect enkare naifaa pee itadoikini isinkirr aashu ponds oosinkirr neeku irkeek epikitai aitobirr ena are peyie etum aataa ashu peyie etum enkare ataa kesidai tenkishui oosinkirr oopiki atua.

Ore ena naa esiai eramatare ah ketii inkishu netii olchamba ledaa naa wore te murua ang esiai naaijo ena ashu ena siai naa kitobirari ake amu kiritae inkishu too kiwanjani naa keuni ake sii irpaek tolchambai naa kepwo te nkeju nabo ashu najo ilasumba one in one airiamari te nkaraki eramatare oo irmasaae .

Oore eena baye naa enenkiremore. Najo meeta oltung'ani lemenyor enkiremore amuu keitasapuk en'daa, towuejitin arashu tokwapi, naitumiae tonkang'itie onamiri toldukai, niaku kaanyor eena baye oleng amuu keeta dupoto, eyau, esapuko arashu enkumou en'daa, tolchamba.

Ore entoki nagira aas naa ketii ilairemok olchamba naa kibala ajo enkata ekesare amu tenijo aingor naa kengirae aitayu irmatunda apa ootuno tolchamba aah tenisipu esidai naa inchugu ninche egirae aikesu tolchamba etoito esidai nitayu naa apuo aitumia ashu apuo amir.

Ore nkuti silen ashu nkutitik silen e SMEs naa isilen naishooyo sirkali ashu ishooyo ilturruri le makewon ee tenkaraki peyie isaidia ilaasak le biashara kutitik oogira aaton aiteru peyie etum sininche mbiasharani enye ailepa aiendelea ashom dukuya netum ifaidani peyie etum aatushuku inaduo ropiyiani naishooki e loan ashu isilen eeta enkiti interest natipikaki.

Ore ena siai naa ermatare nijo eramatera ake nkai oo nkishu ntare ee inkomiani nkera okulie masaa oshi naaramati ashu nguesin naaramati, naa ore ena ramatare oosirkon naa kenyanyukie ake ina nkae ramatare pookin neeku kautaki ake oltung'ani naai nkipimat endaa naishori kuna nguesi ashu kulo sirkon nitum atayiolo ina ramatare teleleki.

Ore ena siai naa enkiremore orpaek arashu enkesare orpaek idipaki atuun nipaliliai nitooki newoshi irkeek neeku eeo endaa nekesuni, naa ore temuria ang' ena siai naa kepuoi ake aakes olchamba lorpaek netumi aatipik irpaek store metoito kidogo nigili aitoosh enkolong' ore pee etoyu nekesuni nepuoi aidong' metaa enkurma nitumiai.

Ore entoki nagira aasa naa enkibung'are oosinkirr ashu fishing neeku ninye etii ilaibung'ak loosinkirr enaiposha aitayu isinkirr tenkaraki naa demand osokoni, neeku ninye naloito dukuya tenewueji pee itayuni kulo sinkirr nisuji netumi aisafirisha aawaita isokonini oopuoi aamirie hoo naa ketii sii inaitumiai tiang'.

Ore entoki naitiship tena siai naa nchere ore ena naa eramatare oonkishu ekule arashu dairy cows ninye sidai tenewueji amu keeta faida aa nchere tenelepi kuna kishu pee iya kule osokoni nemiri netumi iropiyiani naa itum oltung'ani aijiendelesayie kimaisha.

Oore eene naa enkitaunoto arashu enkesare, ee shaai, naa oore temurua ang nemekiun oshi iyiok majani kake ketii ikwapi nauni aake, tele osho le Kenya, naa keitauni ake naaji nepuoi aapuo aikausha, aitoyio netumi atipik nena mashinini naitobir majani, neiprocessi, oore pee eidipi aitobira, neipaaki ake naaji neyae isokonini apuo amir.